Are ore ena toki ashu ore ena ena siai naa enkare yani enkare oo paipi nisaidia ilmaasai naisadia iltunganak nepiki ilpaipi, nitutumi neeku keem atua enkop neturori tenterit. Nisaidia ilmaasai, ore sii maana ena siai naakisho iltunganak engolon pee mitoki pee mitoki aapuo aau enkare too sirkon, aapuo aau enkare too nkorionki enkerai ilmaasai amu kipuo oshi iyiook aau enkare too nkorionki nikipo anapu tooltoi neeku kisaidia iyiook pee mikintoki apuo anapu enkare.

Aaah ore ena siai naa eramatere. Ore eramatare toormaasai naa esiai sidai oshi ena kiasita iyook amuu ninye b ank ang, amuu ninye naitotito nkera ang . Ninye naitoti elatia, ninye naisho nkera ang meisumata, ninye nayau school fees. Ore sii enkolong nataasa enasiai naa kaas oshi ena siai anaake mpaka tanakata nanu aasita. Amuu ore enasiai amuu e esiai sidai naa ore tenakata kuna tare ekindim dii jikinyiangu ntare tenkae wueji nikipuo aamir pee kitum foida peetum inkera ang aisumata netum ainosa endaa neishop dii ninye nkera ang.

Ore ena siai arashu ena bae kaji kingo tenikitum naa iun endaa ore ena naa endaa arashu ilpaek kuloa ore ena daa na ekiun tolchamba nikiremoki nikicho metubulu neshaiki enkai nikintoki nikikes nikitayu tolchamba nikiik teshumata ekanji niar enkolong nikintoki aakes ore kikes Ashu kidong niaku enkurma nisaidia inkera aang neeku ore enaikoni tenetumi ena bae naa endaa ake ena kake ore toolmaasae naa keji ilpaek Ashu olkeseri kake ore maana enye naa endaa naisaidia olosho naa naisaidia iwuejitin pooki.